Niĩ mũno mũno, ũndũ ũrĩa njĩkaga mũno na gũkũngũĩra mambura ma bata, nĩthiaga kanitha, ngacokeria Ngai ngatho, ningĩ ndauma kanitha nĩ nyonaga nĩ kwagĩrĩire gũcerera aciari, ngarĩha ngari, ngathiĩ ngacerera aciari tũgakenanĩra, ngaigua ngoro yakwa ikenete.

Andũ nĩ wega andũ othe mathome gĩthomo kĩrĩa gĩa bata gia primary na secondary, ningĩ marĩkia gũthoma nĩ wega matige gũcagũra mawĩra, marute o wĩra o ũrĩa wothe mona, o na okorwo nĩ wakinyire university ũrute wĩra o ũrĩa wothe wona kamũira wetereire kuona mawĩra marĩa ma kothi ĩrĩa warutĩire kana wathomeire

Gĩikaro kĩu kĩa mbiacara nĩgĩbatiĩ gĩkĩrwo ũtheri wa thitima ũrĩa, o na korwo nĩ wa riũa, ũrĩa ũtukũ ũgũtũma kuonekane wega nĩgetha mbiacara ĩthiĩ na mbere mathaa mothe. Ningĩ ũgitĩri ũgacĩrithio nĩgetha mĩkora ĩnyihanyihe, na ningĩ ũtheru. Ũtheru nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, kwandĩkwo andũ arĩa marĩtheragia

Gĩcigo gitũ nĩ kĩinamĩte, nĩ kwa irĩma, kũrĩa maĩ matangĩhota kwaraha, na thirikari nĩ ĩtũmĩte ikinya rĩega tondũ barabara nĩ thondeke kũrĩa cionereirio harĩa maĩ marĩgeraga rĩrĩa ta rĩngĩ kwaura, harĩa mathiaga maĩ macio makaigwo, magatũmĩka thutha-inĩ rĩria gwakĩa mbura ĩyo.

Ĩĩ nĩndĩretĩkania na mũbango wa nyũmba ikũmi tondũ mũbango ũcio atongoria nĩmahotaga kũmenya andũ arĩa me nyũmba-inĩ icio wega tondũ maraikara itũũra-inĩ rĩmwe. Na rĩrĩa haumĩra ngũĩ nĩĩhotaga kũmenyeka naihenya kogwo mũtongoria wa ĩ yo nĩ ahotaga gũkinya makinya marĩa magĩrĩire na akaheyana riboti ta rĩngĩ gwĩ thirikari kana gwĩ borithi, ũguo nĩĩteithĩtie mũno.

Thirikari yoyaga andũ acio ta andũ matehotete, kana andũ matarĩ na mahinya macio maingĩ, ũguo nĩ ĩgeragia kũmateithĩrĩria ta rĩngĩ nĩgetha ngari cihĩtũke kana itige kũnyiha, cinyihanyihie mĩtino ya barabara nĩgetha gũtigakorwo na mĩtino ya barabara, na ngari citigagĩkorwo ciĩ nyingĩ barabara-inĩ nĩ getha andũ mathiĩ kũrĩa marathi matarĩ na mathĩna o mothe.

Niĩ ndaiigua ũhoro ũcio wa ũici, ndĩciragia mũno wagi wa mawĩra. Ũria imwana inini ciagĩte mawĩra, cikaga mbeca rĩu ũndũ ũrĩa citigĩtwo kana njĩra ĩrĩa cirona njega, no ya gũthiĩ kũiya, no ĩyo tiyo njĩra kana ũgũta wa imwana, ũrĩa ũtũmite cianjie ũici na ũguo ti wega.

Niĩ nĩ ngoragwo na mbanjeti yakwa ya o mweri, harĩa mbeca ndĩcigayanagia kũringana na ũrĩa cirendeka, ngekĩrĩra nyũmba ĩria ndĩrarĩha, ngagũra irio, ngagayania ciana iria ndĩrarĩhĩra thukuru ciakwa, ngagayania, ngagayania mbeca iria ndĩrahũthĩra gũthiĩ handũ, na rĩria ndeka ũguo, na ngagayania nginya mbeca iria ngũiga cia ũndũ wa hi na hi. Ndeka ũguo mweri wakwa nĩ ũthiaga o wega.

Nĩi nĩngoragwo na kabanjeti karĩa kahothagia kũbanga mũcara wakwa wega rĩrĩa ndarĩhwo, ngagayania mbeca kũringana na ũrĩa cirabatarania okorwo nĩ kũgũra irio kũrĩha nyũmba gũthĩe akorwo nĩ handũ na ngaganyania mbeca nginya cia kũiga iria ingĩtũmĩra hĩndĩ ya hi na hi ingĩka ũguo nĩhotaga mwerĩ ũgathira itarĩ na ũndũ mũru ũhanikĩte kana gũnanga mbeca wega.

Ndokĩra nĩndeng'eraga kamũira thiĩte wĩra ngateng'era ta mita magana matano ningĩ ndainũka nĩhũraga mũbira na twana twakwa arĩ nogore mahĩndĩ kana magũrũ ningĩ kĩndũ thaa ithano ũguo kana kuma thaa ithatũ ũguo nĩngoragwo na cuma gwakwa kana gwa baba witũ kũrĩa thiaga ngoya cuma icio nganogora mahĩndĩ.

Ndokĩra nĩ ndeng'eraga mita magana matatũ, kamũira thiĩte wĩra, ningĩ ndauma wĩra-inĩ, nĩ thiaga kũrĩa kuoyagwo cuma, ngoya cuma ngathondeka mĩkiha yakwa, ningĩ ndauma wĩra-inĩ, nĩ ndĩthambaga na maĩ mahiũ nĩguo kũnogora mĩkiha ĩrĩa yakwa.

ĩĩ niĩ nĩndĩaga irio na nĩndĩ mũbango wa kĩrĩa ndĩrarĩa o mũthenya o mũthenya na kĩndũ kĩu no mũhhaka kĩhutithanie na irio ya mĩthemba yothe nginya matunda nĩguo ndikarware na nĩgetha njĩke ũguo nĩngoragwo na aramu ĩrĩa ĩndirikanagia o mũthenya o mũthenya kĩrĩa ngũrĩa nĩnjĩkaga ũrĩa ngwĩka nĩgetha hotithie ũndũ ũcio nĩwahanĩka.

Thirikari nĩ ĩkinyũkĩtie makinya ma gwĩkĩra thitima kou, kũu, kũu bengi-inĩ, na ningĩ nĩ yandĩkĩte thirikari, kana kwĩna agitĩri arĩa mamateithagĩrĩria kũmonia nĩha mekũrutĩra na ũrĩa megwĩka nĩgetha, mahũthĩrwo mũno ni mũtaratara ũcio

Rĩrĩa ndokĩra nĩ njoyaga thimũ yakwa, ngarora nũ ũndũmĩire message nũ ũhũrĩire, kana maũndũ marĩa, kana mohoro marĩa ma hi na hi to ndikĩrĩ TV, ningĩ ndauma hau nĩ njoyaga kĩrĩkanĩro ngathoma, kĩria gĩkoragwo o thimũ-inĩ yakwa, gĩkanyũmĩrĩria mũthenya, ningĩ ngahoya ngokĩra, rĩu nganjia shughuli maũndũ ma o mũthenya.

Nĩndigagĩrĩra harĩa ndĩrarutĩra wĩra hatirĩ na manegene o mothe, nĩguo ndigakorwo na kĩndũ kĩrangia mũtwe kĩngĩgiria njĩke ũrĩa ndireka tondũ ndiendete manegene. Ningĩ nĩgetha njĩke ũndũ ũngĩ nĩndigagĩrĩra nĩ ndarĩkia wĩra ũrĩa wa mbere ũrĩa ndabangĩra nĩgetha nyanjie ũndũ ũngĩ na ndingiuma hau itarĩkĩtie ũndũ ũcio.

Nĩtũgeragia mũno gũtĩyana na kũiga thiri kana maũndũ marĩa twalia ithuĩ enyewe nĩgetha matikarehe ngũĩ mũndũ ũngĩ angĩigua. Nyingĩ rĩrĩa mũndũ ũmwe ahĩtania norĩa ũngĩ nĩtũgeragia arĩa angĩ kwĩngĩrĩra tũkamaiguithania, tũkamarĩria, nginya makaiguana. ũguo nĩguo twĩkaga ta arata.

Nĩtũĩyũragi mũno tũkamenya ngari tũragũra ĩkorwo ya wĩra ũrĩkũ. Nĩ wĩra ũrĩkũ ĩrĩrutaga? Nĩyagũthiĩ wĩra ĩ,okorwo nĩ wobici, nĩ yakũrĩma, gũkua mĩrigo kana nĩ matatũ yagũkua andũ? Kana nĩĩrĩcokagia mbeca. Ningĩ nũũ ũrithiaga nayo na nũũ ũrĩkĩraga maguta mũno mũno? Na mbeca iria twabangana ithuĩ tũrĩ enyewe tũmenye nũũ mwene ngari.

Niĩ mũnomũno mahinda makwa ma kũhurũka nĩnyendete kuona tibii kana video. Nyingĩ mahinda makwa ma kũhumũka nĩnyendete gũkoma na rĩrĩa ndĩhandũ hena mabuku, nĩnyendete gũthoma mabuku. Na rĩrĩa ndĩna arata nĩnyendete kwaria nao mũno makahe ũhoro wao.